Pichani karango mos, to aneno ji adek moko kanyo kanie puodho. Anyalo neno rombe moko be kakwayo e lum kocha. To jogi chalo gima ne ogolo kal e puodho ka gimoe. Gi mo kal, koro girito ni onyangre mondo ang' gole ka chieng' osee goye matin.